Aparo ni tiyo kod eCitizen e chulo pesa mar school konyo jonyuol kabisa ni kech en odhi ma piyo piyo i chulo to pesa dhi e account mar school mapiyo piyo kendo ne nore e account mar nyathini ma chielo bende okonyo janyuol sana e gengo nyithindo eko ma jo njore ma chamo pesa ma omigi mondo gi chul e school yo ma chieol sa ma ichulo pesa cha endi ioroni messsage ma nyiso ni ichulo pesa kendo ma endi nyalo konyi e luwo wach pesa ka po ni skul bandhi ni pok itieko skul fee pesa mar school e yo machielo ni ro pesa no kawo ma siling piero abich kaka gi sani to mano yot moloyo pesa made janyuol otiyo go do ka odhi e bengi mondo mi oro pesa odhi e school ne nyathine to midhiero go eko ma nyalo mako ja nyuol en ni mondo mi iti gi eCitizen dwarore ni in kod simu mar ogwe yamo simu ma nya sani ma inyalo ngiewo go data bundles ma yieni idonji mi ior pesa to jo nyuol moko ok ongeyo tiyo kod simbe aina gi eki koro mano nyalo chando gi kabisa lakini tiyo gi eCitizen to ber moloyo tiyo gi yore moko ma opogore opogore.

Gimatimore e pichani endi en ni opith gik ma opogore opogore e puoth achiel kaka kitungu koda alode mamoko kaka kabich, maendi konyo e tiyo gi nafas mantiere e yonoeko manyangafu koro kitungu bende konyo e gengo' kutego eko manyalo ketho kabith kta manyalo ketho alode mamoko manie puothoniendi bende haa ka otikodgi kama eki to iyudo kaa alode ma dotou iyudo kasto kelo kute ka eko iyudo ka kitungu koro gengo' mogoendo to bende moloyo ni koro japur biroyudo ohala mange'ny nikech othiuso, kitungu to kendo ochako ouso alode mamoko go eko koro iyudo kaoyudo ohala mange'ny ahinya , mano bende konyo kane puotho ok ber ne ok nyal timo maber ka kitungu kende ema opithi koro iyudo kaothiyudo kendo ohala e alode mamoko kaka kabich, to koponi kabich emane oknyal timo maber e lo ahinani, to hiyudo ka koro othiyudo ohala e kitungu, koro maa konye mondo omi kik owit, kik oyud lal e pur mare. To research bende wachoni ya ka ipitho gik moko ma opogore opogore mawinjore to iyudo ka gitimo maber moloyo ka ipithe kende

Ne asewito omenda ka okalo kuom jomecho e yor simb ongwe yamo, e higa gana riyo gi apar gi aboro kamane awite e pesa maromo siling' mia abirio gi pieraboro, to gimane atimo e wachno eko, mokuongo ne akawo mano kaka puonj kendo ma ange'yo yorgo eko ma jo mecho tiyogodo mondo omi okwal jo piny, gimachielo ne atimo ni nee akono osiepena to gii jo oda e yor go eko mane jomechogo otoyogodo mondo kik gimbe kwalgi chieng' machielo, to maduong' moloyo ne agochone jo Safaricom ma akonogi gima otimore kasto neginyisa ni a forward mondo mi aor number no eko e cord margi ma en adek, adek, adek kama ka jokuoge otemo kwali, jomechogo otemo kwali to ioro number gi kanyo kasto gin ma koro gikawone atuwa mar manyogi kendo tiyo kodgi koro mano e kika marano obet.

En adieri ni ji mange'ny tinde ohero thi kwuonde ma itime orako e yor go eko mopogore opogore ka chiel kuom yo mokuongo nyalo bedo ni jomoko thi kanyo mondo orom gi osiepe manyien, jomoko bende thi kanyo kaluwore ni gitimo orako kagirito tuke mambele mano kama otingo' jogo eko ma go mipira kata maringo matimo tuke mag ng'wech, jomoko bende thi kanyo ka jogo eko man gi del madongo. thi mondo gi dwok mafuta piny mondo omi kilo margi okod piny, jomoko bende thi timo orako mondo imi gi gol paro mange' mag obuongo' manyalo kelo holo jomoko bende thi kanyo mondo mi kagiha kanyo to giyud ka dendgi koro nigi yuweyo manyalo miyo koro gi nind maber, jomoko bende thi athia nikech gidwani mondo dendgi obed maber kendo gi bed gi gik ma kizungu luongo' ni muscles e dendgi kanyo to eka osiepe moko kata mana jomoko be thi e gik machalo kama endi mondo omi gi gol mondo omi dendgi ochang' mapiyo piyo mano ka jogo eko manenigi hinyruok mag del koro ginyalo thi mondo omi gitim orako mondo omi kuonde mane lit kaendi ochang' mapiyo piyo

Lee ma ni e pacha kaendi en winyo ma kizungu luongo ni ostrich, en winyo ma ni gi bor mar tielo ma di rom fut ochiko kendo pek mare en kilo mia achiel gi piero abich ,ok ofu lakini en gi nguvu mar ringo kilo mitas piero abiriyo e saa achiel. En gi tielo matek kendo ma konye kuom geng'ruok ka lee moko dwa chame kendo bende tiende go eko nya konye bayo tiende go eko ko okonyre kuom gigo eko ma dwachame. En owuon ochamo mana kothe kendo ochamo lum gi kute moko matindotindo e ma ochamo onyuolo tong' mapek kabisa ma kilo mare di ruom kilo achiel nukta ang'wen winyo ni gi ero dak e grube kendo gi hero dak mang'eny to gi bedo itelo ne gi kod achiel kuom gi mamiyo kata ma dichuo mago eko madongo kabisa ma koro kawogi kaka jonyuol mar gi. Winyo ni endi ni gi wang' ma duong' kabisa moloyo kata obuongo ne kendo wang'e ni konye e neno gigo eko ma nyalo inyo ngimane kaka lee go eko ma nyalo chame kapod gin mabor kabisa kendo ma nyalo konye mondo mi opondi kata ka ong'iyo aluora mare mondo mi obet kama ok onyal.

Gigo e ko ma kelo mor ka a gin kaka aneno lee ma gin diek kendo a neno rombe bende ka opidh ka e ki mano ngiso ni pith dhi mbele ka e ma ber to moloyo a neno ka pii ni kae ma ngiso ni e ndi ma i nyalo mi gi modho kendo konyo gi e ngima gi e ki then ochiel ne gi alwuora mar gi mano konyo gengo gi kuom lee e ko maricho ma di gombo donjo mondo mi otiek ngima gi e kande aneno ka oket ne gi gino e ndi ma fuadho ne gi muya ma ngiso ni legi e ki odak e alwuora ma ber ma onge liet a hinya mangey ma nyalo chapo gi ka luore ni aluora mar gi en ochalo kama otwo to ma e ndi dwoko negi liet piny kendo sama riyo o hewo gi to gi nyalo modho pii ma oket ne gi kanyo no e ko bende a luoro ma oket gi ni e ndi o riwo mago e ko ma mine to ma go e ko ma chuwo ma nyalo konyo gi kabisa e nyuolwruok kendo miyo gi medore e iye ka e ndi.

Gik moko ariyo biro e pacha ka aneno giniendi, mokuongo en ni onyalobedo ni itiyokode mar kwoyo yath kata giyo yath ne chamgo eko ma opithi odumago, koro ikwoyo ma mondo mi eneg kute manyalo ketho cham, machielo onyalo bedo ni itiyokode mondo mi okwo pi koponi piny otwo to chamgo eke ne dwaro koth ko poni koth ne onga'dogi, koro ne pok sagi mar gongo maonge pi oromo, koro ma nyalo konyogieki e yor yudo ngi'ch kata bende yor nego kute to maduong moloyo itiyo gi giniendi nikech cham opithka mo odich odich koro ka dhano owutho e hiye kae to nyalo nyono cham lakini mae ka itiyogodo to okuoyo gigi gi malo ma ongi' kaka onyalo ketho chamgi eki e yor nyono kaka de thano donyono ka goyo yath kata ka kuoyo pi kamano

Gima biro e pacha en pur. Gima opidh kaeni en pilipili gi Kiswahili to gidholuo iluonge ni apilo. Apilo nieki ober kabisa kendo okonyo eyore mopogore opogore. Mokuongo eyor chiemo itiyo kode nikech tingo vitamins mang'eny sana sana vitamin C kod vitamin A. Okonyo bende eloso olaw to gi gastric juice gi kisungu, mano makonyo eyor loko chiemo mondo mi oti edel. Bende okonyo duoko mafuta kata mo mang'eny manie del piny. Koro magi eki gin mana moko matin kuom tijego eko ma pilipili itimo godo kata apilo mitimo godo but en gi tije mang'eny kabisa. Maduong moloyo en ni omiyo japur yudo gima otimo epuothe kendo puodho ok dong' kaonge gimitime. To bende inyalo ti kode, kouse to oyudo pesa ma ogero godo ngimane.

Yore ma i nyalo puonj go ngato kaka itimo tich mar sirikal mar SHA ni en ni achiel i nyalo chok ji e miere kendo ka i puonjo jogo e ko ma dongo ma saa moro onge gi simbe mag ongwe yamo i puonjo gi kaka onego bed ni gi itimo moko bende i nyalo miyo paro mondo o mi odhie suptal mondo o mi odhi o ler ne gi maler kaka itimo gi ni e ndi yo ma chielo en ni kuom jogo ma tindo kata jogo madongo ma ni gi simbe mag ogwe yamo i nyalo tim ne gi gigo e ko ma i luongo ni social media platforms go e ko mano chalo kaka tiktok, chalo kaka youtube, chalo kaka x space, telegram istagram koro imiyo itimo kanyo puonj ma nono kendo i oro tutorials yani ranyisi matin ma nyiso kaka o nego bed ni gigi ji fwato mondo o mi otim gik ma chalo ka ma koro i nyalo puonj on e yo through ongwe yamo kata bende inyalo tim training inyalo tim puonj e gwenge kama i choko ji to ipwonje ji moko be inyalo pwonj gi ka okalo barupe go e ko ma chalo kaka gazet kata mana kuom buge gi gik ma chalo kamano e ko gi moko be inyalo kel e yor ujumbe news